kore ninko tiniliki laramatak lolshampai lkiliku tekaunti inoo naa intobir nguruupi tofauti tofauti indim abaki aitobira ana demo nghoji neponuu adol nkisiyait eremoree ashuu neikoni teneunishoi naaku kore kata okata noponuu nguruupii tofauti noponuu ainguraa neikoni teneunishoi maendeleo elshampai ashu sii intibbir nguruupi tosimui naaku in share lomon leukulima teinia simui nedol lkulie ashuu nintibirbir sii nghoji noponuu ninshe aponu aingur neponuu adol neikonii teneasishorekii pootum atabaki ltungana pookin

Kore mpaasharot nadolita tiatua enkisoma enkiremore naa kore iltung'ana kumok nemeyiolo aefuata nkatitin naifaa peremisho tenkarake pifaa pefuata iltung'ana enkata enchan epuo irkulie nef nepu etu eifuata inia wakati enchan nepuo airemisho tenkata torrono ore sii atoki neponu iltung'ana nifunza iltung'ana aa ntokitin anaa nemeifaa nepo nepuo irkulie neirem aturr intokiting nemeyata market nejo abau enkata napuo aikesu nemetum ninche eng'oji nemiraki supat neeku kifaa peyiolou iltung'anak intokiti naifaa peirem.

Kore enkipikata elkumojik arashuu enkipikata enkomom te simuu naa keyau eripotoo oleng tankarakee keikoo metaa meidimayuu likai tungani nebol inia simu inoo. Amu ilkumojinoo lino apeny loidim atoboloo arashuu aa nkomom inoo naa keisaidia inia ayau eripotoo esimu inoo tankataa sapuk ataa teneloo ltung'ani nepuroo meatai eneiko tenebol tenkitelelekata.

Kore enshere pikimbelekenyitaa ana bai oleng' tenkopang' naa tankarakee kore nedukuya naa lamei kore nchan mokuree etumoyu oleng' keata alau nkariak naa inia toki naishoo ltung'ana oturisho kumoo meibelekenya. Kore otoki eng'hai toki naa ing'aramika atur naa Kore tiniloo aidip niloo alau soko nishomoo hasara sapuk oleng' neiko ltungana kumoo meibelekenya inia turoree.

Kera enabae enetipat tenkop ang, temurua ang. tengaraki ore enedukuya keisho intunganak isiaitin. keboloki intunganak/tofauti, tofauti/irkasin. etum irkulie irkasin ooifuna, netumi irkulie irkasin orip naa kisaidia ninche enabae amu elo aretuu irmairetae kumok, netum sii intunganak indaki tine amu kepuo atum iropiyiani nainyangishore nisomesha sii inkera enche tiatuanena pisai